Mũndũ abatiĩ nĩ gũkorwo ena ikũnia na tĩri. Tĩri no ũkorwo nĩ ũrĩa mwega, ũrĩa hihi ekĩrĩte thumu. Na ũrĩa mũndũ ekaga aihũragia tĩri ũcio thĩiniĩ wa ikũnia rĩrĩ, na agacoka agatũra tũrima, agacoka agaitĩrĩria maĩ tĩri-inĩ ũcio kana thĩiniĩ wa ikũnia rĩu. Alafu tũrima-inĩ tũu nĩtuo ahandaga kĩndũ ta nyeni, iria angĩenda kũhanda kana mũmera o wothe ũria angĩenda kũhanda, na ikũnia rĩu rĩu rĩna tĩri rĩendaga kũigwo nja, handũ rĩkũhũrwo nĩ riũa.

ĩno nĩ kambuni ya mbegũ ĩrĩa yũĩkaine mũno thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. Na gĩkĩ kĩhandĩtwo haha nĩ kĩroneka nĩ nyeki, hihi ya kuonia arĩmi ũrĩa mabatiĩ gũĩka ũrĩmi wao. Na nyeki ĩno nĩ kũrĩ nyeki mĩthemba mĩingĩ, no ĩno ĩrĩa ĩrĩagwo kaingĩ nĩ ng'ombe, hihi kana mbũri. Nĩyo ĩkoragwo ĩĩ njega mũno, tondũ nĩ ĩteithagia mbũri na ng'ombe kũruta iria rĩrĩa rĩagĩrĩre na ĩkagĩa na ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Ici nĩ bunda kana hihi ciana cia bunda nĩironeka nĩ nini hihi ciĩna mĩeri ta inana ũguo kana mũgwanja, na bunda ici kũrĩ andũ mairĩaga, ona kũrĩ cukuru ĩrĩa ĩtagwo ya Egerton maugĩte atĩ meka ũthuthuria wao makiuga bunda nĩ nyama njega, no kaingĩ na kaingĩ bunda ihũthagĩrwo kũruta kĩndũ kuma kũndũ gũkũ kinya kũrĩa kũngĩ, kana maĩ hihi gũtaha maĩ kuma rũĩ kinya mĩciĩ-inĩ ya andũ.

Njĩra nĩ nyingĩ cia kwĩrigĩrĩria hihi kwĩrigĩrĩria kana kũrigĩrĩria mũciĩ kumana na gũkorwo nĩ andũ kana hihi tũnyamũ kana nyamũ cia gĩthaka indo ta ũcio. Na wambere ũkoragũo arĩ kũirigĩra mũciĩ ũcio hihi na waya kana na ihiga, kana na mĩmera ĩrĩa ĩhũthĩkaga ngiri-inĩ. Na wakerĩ nĩ kĩgũra kuburi na gũkanyĩra mĩrango yothe kũrĩa ĩbatarainie. Na watatũ hihi nĩ kwandĩka mũndũ ta wachimani kana hihi gwĩkĩra kamera.

Ũrĩithia wa mbũri cia iria nĩwĩkagwo na njĩra itiganĩte, no ĩrĩa yũĩkanine mũno kana ĩrĩa ĩhũthagĩrwo nĩ arĩmi aingĩ thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ kana rũrĩrĩ rwakwa, nĩ ũrĩa makĩte ũguo makĩte na mbao na mabati igũrũ, na magacoka makahe um mbũri ici mweke wa kuona riũa, ũguo mburi ici cina harĩa cibatiĩ kũrĩrĩra, hena handũ ha maĩ, na he handũ ha guotera riũa, na he handũ ha gũkomwo, na he handũ ha gũkamĩrwo.

Mũtambo ũyũ nĩ ũroneka nĩ mũtambo wĩtagwo wa solar kana wa kũhũthĩra hinya wa riũwa nĩgetha kũruta thitima, thitima ĩrĩa ĩhũthĩkaga maita maingĩ thĩiniĩ wa mĩciĩ, kana ta mbica-inĩ ĩno nĩtũrona nĩ ya kũhũra maaĩ tondũ ĩrakĩruta maaĩ kuuma kĩraĩ-inĩ kĩu hihi ĩna mũberethi mũraihu ningĩ ĩgacokia maaĩ oharĩa yamaruta, ũndũ ũyũ nĩwa bata mũno tondũ nĩwonanagia ũrĩa riũwa rĩngĩhũthĩka handũ ha thitima, kana ngũũ, kana betũrũ, maũndkũ ta macio.

Haha nĩ tũrona mũthuri ũrĩa ũrairiga mũciĩ wake. Na nĩ mũthuri ũroneka nĩ aikangĩtie tũmĩaka, tondũ akĩrĩ na mbuĩ, kana njuĩrĩ icio cia white. Wakerĩ nĩ tũrona nĩ mũthuri ũyũ nĩ mũndũ wĩna gaciringi gake tondũ ũrĩa ekĩrĩte nginya ngamu, nginya iratũ icio ekĩrĩte magũru. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ tũrona nĩ kũiriga arairiga, hihi nĩ handũ hakoretwo hakĩgererwo nĩ mĩnyama hihi kĩndũ ta ng'ombe igakĩrania igathiĩ kũrĩa mbembe kana mboco kũu mũgũnda kũrĩa itabatiĩ gũkorwo ciĩkuo. Na nĩ tũrona rũgiri rũrũ rwake nĩ rũgiri rwega tondũ rwa nĩ rwa mũmera wa kaiyaba, na nĩ rũroneka nĩ rũgiri rũĩgĩtwo wega. Ũguo mũthuri ũyũ nĩ aroneka nĩ mũndũ wĩigĩte, nĩ mũndũ wĩyũĩ, na nĩ indo ciake arakĩgitĩra hihi kuumana na mahiũ.

Ũyũ nĩaroneka nĩ mũthuri na nĩ mũrĩmi, ota ũrĩa tũrona mbica-inĩ ĩyo tondũ arĩ na mĩmera ĩtiganĩte thĩiniĩ wa mũgũnda ũcio wake. Na rita rĩakwa rĩa mbere gũtuĩka nĩngũrĩma kĩndũ ta gĩkĩ, kĩndũ ta mboco kwa mũhiano, ndiamenyaga mboco ibatiĩ kũhandwo atĩa, na ibatiĩ kũhandwo rĩ hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mbura kana hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ, na ibatiĩ kũhandwo handũ hahana atĩa, ũguo wĩra ũrĩa ndarutire, ndarutire wĩra ũtarĩ mwega, no hihi thutha ũcio kĩmera kĩrĩa gĩakĩrũmĩrĩire ngĩruta wĩra mwega na ngĩhota kũgetha makũnia mĩrongo ĩrĩ na ĩthatũ thĩiniĩ wa ĩka ĩmwe.

Wĩra wakwa wa o mũthenya kana ũrĩa ndutaga wĩra o mũthenya, kana harĩa ndokaga nĩ handũ ha bata mũno, tondũ ndĩharokaga thaa igĩrĩ ngatindĩka kinya thaa thita, kuma thaa thita kinya thaa mũgwanja ngathiĩ rangi, kuma thaa mũgwanja kinya thaa ikũmi ngarĩkĩrĩria na thaa ikũmi na imwe ngakorwo ngiuma. Nĩ wĩra wa bata tondũ nĩguo ũtũmaga tũthondeke indo, indo iria tũtwaraga thoko, na twatwara thoko twendia, tuona bainda tũkarĩhana na tũkerĩha ona ithuĩ.

Ũrĩa mũndũ aharagĩria irio ici nĩ atĩ no nginya akorwo e na waru na mboga na karati na marigũ. Agathitha waru, agathitha marigũ na agatinagia mboga yake na karati nakĩo akamĩkera kana akamĩnyihanyihia, kuma ũrĩa ĩhana ĩ ng'ima kinya tũcunjĩ tũnini tũnini. Akoya gĩtũngũrũ agatinangia agekĩra nyanya gĩkahĩa akauruga, agacoka agekĩra waru na marigũ alafu thutha wa ndagĩka cigana ũna agekĩra mboga ciake na irio icio cigũkorwo cĩna cama mũno.

Maya nĩ mahũa marĩa matuĩkaga ma kũgemia mũciĩ, na mahũa maya magemagia mĩciĩ wĩna gaciringi, andũ metambũrĩte na meyũĩ. Maũndũ mothe ma bata marĩa me hah,a nĩatĩ kwĩna nyũngũ ici, iria igũragwo, na cigũragwo kuma kũrĩ agũri na gũkũ thoko-inĩ, na ona mahũa, kaingĩ mahũa magũragwo kũrĩ andũ arĩa mendagia mĩtĩ thĩiniĩ wa mataũni maitũ. Ũkagũra mahũa maya na nyũngũ ici, ũgoka mũciĩ ũgaciĩkĩra maĩ, ũgaciĩkĩra tĩri, ũgacoka ũkahanda mahũa maku.

Ũndũ ũrĩa wĩkĩkĩte thĩiniĩ wa mbica ĩno nĩtũrona maya nĩ maumĩrĩra ma mbura nyingĩ, kana hihi munĩko, kana hihi ũrĩa thĩ ĩinainaga. Na nĩtũroneka nĩ gĩcunjĩ kĩa mũgũnda gĩtuĩkĩte gĩa kunĩka na gĩgatwara tĩri kũndũ kũngĩ kana kĩenyũka mwena ũyũ wathiĩ mwena ũyũ, na ũyũ ũngĩ ũthiĩ mwena ũyũ, kĩrĩa gĩgũtigara hau gĩkoragwo kĩ irima, na irima nĩruo tũrona andũ nĩmarerorera na hihi gũkũ ndĩrona tarĩ Naikuru tondũ gũkĩrĩ na nyamũ iria cia kuiga irio nyũmũ cia thirikari kana mwena ũyũ wa Dandora.

Haha nĩtũrona maũndũ matiganĩte, wambere nĩ tũrona kĩgunyũ, wakerĩ tũkona ndinoho, wagatatũ tũkona ihuti rĩa irigũ, na kĩgunyũ na ndinoho nĩironeka nĩ ihuti rĩrĩ rĩa irigũ rĩrarĩa rĩrarĩa ndinoho na kĩgunyũ eeh. Maũndũ marĩa ma kũngenia haha nĩ kuona atĩ ona mũndũ ti atĩ agatũra arĩ, arĩ mũgima hĩndĩ ciothe, nĩagakua hindĩ ĩmwe ta irigũ rĩrĩ ũũ rĩkuĩte, he hĩndĩ rĩarĩ thĩiniĩ wa mũramba no rĩu rĩgĩgĩkũra, rĩkĩrĩo na rĩu, rĩkĩrĩo nĩ andũ, na rĩu rĩrarĩo nĩ nyamũ.

Moritũ marĩa njemanagia namo thĩiniĩ wa wĩra tondũ o wĩra nĩũrĩ moritũ maguo, wambere, nĩ mathaa makũruta wĩra makoragwo marĩ maingĩ. Wakerĩ, gwĩka ũũ ndĩreka nĩũndũ ũkoragwo na ũgwati mũingĩ mũno, tondũ hũthagĩra thitima kaingĩ, ũguo nĩngũbatara nguo iria cibatiĩ cia thitima. Na wagatatũ nĩ thirikari nĩkoretwo ĩgĩtũmũrĩka na njĩra nene mũno ũrĩhi-inĩ wa magoti, ũguo bainda itũ ĩgathiĩ thĩ, na macio nĩmo maũndũ mamwe ma maũndũ marĩa maritũ marĩa hĩtũkĩire ndĩ wĩra-inĩ ũyũ.

Kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha hihi nĩtũrona hena mũtitũ kana mũgũnda wĩna mĩtĩ mĩnene na kũrĩa rũgongo nĩtũrona nyũmba cia andũ, na haha nĩtũrona hena rũũĩ rũrĩa rũraitĩka kuma na kũrĩa irima-inĩ, hihi rũthiĩte nakũrĩa gũtarĩ na irĩma. Na maĩ maya nĩmaroneka nĩ maĩ matheru mũno, ũguo gũtirĩ na iganda kana andũ marathũkia maĩ maya. Na wagatatũ maĩ maya nĩmaroneka nĩ maĩ mega mangĩnyuo hihi mategwĩkĩrwo ndawa yo yothe.

Kaingĩ na kaingĩ niĩ hĩndĩ ĩrĩa gũtuĩkaga atĩ mũndũ angĩrĩa thamaki, atĩ no akue ndagĩka oroyothe tondũ thamaki nĩrĩ tũmĩguĩ gũtũikaga tũthecaga mũndũ arĩa arĩa na mũkoroko. Ũguo ũndũ ũrĩa hetũkĩire onaniĩ nĩ gũkĩrĩa thamaki ĩno ndĩna gũoya mũno, tondũ ongĩgatuĩka nĩ wa nĩ ngũmeria kanyama ga thamaki nonginya ngorwo ndĩgatanukĩte, ngatigĩrĩra atĩ gũtirĩ handũ itanahutia ha nyama ĩyo. Nĩgetha ndĩgakorwo ĩna ĩna ĩna kahĩndĩ kau gũtuĩkaga mũndũ ameria, kamũita no gũkua akuaga.

Imwe cia ngumo iria ingĩenda mũrata wakwa akorwo nacio, wa mbere nĩ wĩhokeku, kana atĩ erwo kaũndũ, kaũndũ kau no akaige kana hihi wĩra wake no arute wega. Wa kerĩ nĩ gũkorwo e mũndũ wĩna kĩĩo wĩra-inĩ wake hĩndĩ ĩrĩa yothe ekũruta wĩra wake akaruta wĩra wake ena kĩĩo. Wa gatatũ no nyende mũrata wakwa akorwo e mũndũ wĩna mĩtugo mĩega, hihi atekũnyua kana kũhũthĩra indo iria kũringana naniĩ itarĩ njega, indo ta bangi, thigara, njohi, maũndũ ta mau. Na wakana no nyende mũrata wakwa kana arata akwa othe makorwo marĩ na bamĩrĩ ciao, makorwo marĩ na atumia ao, kana athuri ao, kana hihi ona ciana, na ciana icio kana bamĩrĩ ĩyo nĩ ĩrarorwo wega ũrĩa gũbatiĩ.

Njĩra ya mbere ĩrĩa hũthagĩra nĩũndũ wa kweheria ngucanio ĩrĩa ingĩkorwo-ho gatagatĩ ka mũrata na hihi bamĩrĩ, wambere nĩ kũmarĩria kama kũmahe itũmi iria ibatiĩ kũringana naniĩ. Itũmi iria hihi ironania gĩtũmi kĩao, eh, matigane na ngucanio ĩyo. Kwa mũhiano, no ũmonie ngucanio ĩyo kĩndũ kĩrĩa ĩkũrehe hihi nĩ mbara, kana ngũĩ, na mbara gũtirĩ hĩndĩ ĩkaguna. Wa keri no kũmeherera. Rĩmwe kaingĩ na kaingĩ andũ wameherera nĩ matuĩkaga a gũĩciria. Wa gatatũ nĩ kũrehe mũndũ ũngĩ ũrĩa ũtoĩ bamĩrĩ ĩno kana ũtoĩ mũrata ũyũ, nĩgetha atuĩke wa kũmarĩria.

Ngũrani ĩkuo nene mũno gatagatĩ wa gũkorana na andũ ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria na gũkorana na andũ ĩmwe kwa ĩmwe. Tondũ wambere ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria ndũkũhota gũthoma ũrĩa mũndũ arauga hihi na ciĩko, kana ũrĩa ũthiũ wake ũrauga kana ũrekũnja, kana ũrahana hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ũcio aigua ũndũ ũcio. Wakerĩ nĩ atĩ ndũkũhota kũmenya kũna kana mũndũ ũcio hihi nĩ kũĩrĩrwo arerĩrwo. Kwa mũhiano akorwo nĩ kĩũria ũroria. Wa gatatũ ndũkũhota kũmenya, ũrĩa mũndũ ũcio areciria. Ũguo kuonana na mũndũ ĩmwe kwa ĩmwe ĩkoragwo ĩ njĩra njega tondũ nĩ ũkũhota kũmenya kana ũndũ ũcio ũramũtarĩria, hihi korwo nĩ ũndũ ũrabatara gũtarĩrio kana nĩ anyita kana ndananyita.

Kĩndũ kĩrĩa ũrabatara nĩgetha ũhingũre akaunti ĩno wambere nĩgũkorwo na kĩgĩna kĩigana ũna, thĩiniĩ wa akaunti ĩno ya NSE kana Nairobi Stock Exchange. Wakerĩ nĩũgũbatara gũkorwo ũĩ maũndũ marĩa mabataraga kana gũkũ gũthiaga atĩa, matabanagia atĩa maũndũ mao. Wagatatũ nĩũgũbatara gũkorwo wĩna kĩgĩna kĩigana ũna, kĩrĩa kĩhũthĩkaga gĩta security.

Kaingĩ na kaingĩ, mũthemba ũrĩa hũthagĩra wa ũhoro ũrĩa ũheanagwo maita maingĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ ũreri, kana hihi mawĩra, kana thirikari, maya nĩ maũndũ marĩa makoragwo makĩgayanwo thĩiniĩ wa nendo citũ nenda citu cia ũkinyanĩria, na hihi thĩiniĩ wa radio kana mũtambo ũyũ wa kuona ũmwe kwa ĩmwe.

Thenema nĩ ciendetwo nĩ andũ aingĩ gũkĩra mabuku. Nĩ ũndũ wa mbere, thenema nĩ kĩndũ ũrona na maitho maku, na kĩndũ kĩu ũrona gĩgacoka gĩgathiĩ hakiri-inĩ, ũguo nĩ ũhotaga gũtaĩkĩrwo narua na njĩra ya na ihenya mũno. Wakerĩ nĩ atĩ, kuona thenema ici, wonaga na maitho na ũkaigua na matũ, ũguo tiga tu kuona nĩ ũkũigua ũrĩa hihi andũ thĩinĩ wa thenema icio mararia, na ũkahota gũtaũkĩrwo ona makĩria gũkĩra gũthoma.

Mathako ma gĩkundi kana mathako marĩa marathakwo nĩ andũ arĩa matiganĩte hihi kuuma matũra matiganĩte. Nĩ mahũthĩkaga mũno kũrehe ũkuruhanu mũrũmu thĩinĩ wa matũra maitũ kana thĩinĩ wa bũrũri witũ. Nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa andũ mathaka marĩ ikundi itiganĩte, nĩ makoragwo manyitaine mũno, na makanyitanĩra gũĩka maũndũ marĩa mareka. Kwa mũhiano nĩ mũbira marahũra wa magũrũ, nĩ ũkuona andũ acio marĩ hamwe, yaani mũthaki ũmwe anyita mũbira nĩ arahe ũyũ ũngĩ na ũyũ ũngĩ nĩ arahe ũcio ũngĩ, na andũ acio magakorwo marĩ na ũrũmwe wa mwanya.

Ũndũ ũrĩa nyonete hihi wa ndũire na ũtarĩ mwega niĩ itangĩũnyita mbaru, nĩĩ ũũ gũtuĩkaga atĩ atumia matingĩhokerwo mĩgũnda, kana matingĩhokerwo mawĩra manene. Ica ikuhĩ nĩtuonete andũ a nja kana atumia magĩka maũndũ manene ona gũkĩra gũtũkĩra ithuĩ tũrĩ athuri. Ũguo ũndũ ũyũ wa kũhinyĩrĩria mũtumia na gũtua atĩ wĩra wake no wa gũciara, ũndũ ũcio niĩ ndũngenagia na nĩwa tene na ona nĩmũhĩtũke nĩ mahinda .

Gũtuĩkaga maũndũ nĩ makoraga andũ, andũ a Ngai na onarĩa a caitani agĩkorwo nĩ kũrĩ andũ a caitani, na ũndũ wambere kũĩgita kumana na maũndũ macio, hihi maũndũ ta ndũari. Mũndũ nĩ akoragwo akĩiga kĩgĩna kando, hĩndĩ ĩrĩa hihi akĩona mbeca ciake, akaiga kando nĩ ũndũ wa ũtukũ ũcio mũru. Na bata wa gũĩka ũndũ ũcio nĩ atĩ mũndũ ndabataraga gũtinda hihi agĩta andũ mamũhothere kana hihi kwendia kĩndũ kĩrĩa endete mũno, hihi kĩndũ ta mũgũnda, kana hihi ta mahiũ. Ũguo mbeca iria nĩ iteithagia mũno gũtigĩrĩra atĩ bamĩrĩ ndĩnahutio na njĩra nene mũno, nĩ ũndũ ũrĩa wakora mũndũ.

Maũndũ marĩa ndoraga thĩinĩ wa wĩra o wothe ũrĩa ndĩraruta, wambere kana kũndũ kũu, kana wĩra ũcio wĩna thayũ, thayũ wa ngoro, thayũ wa mwĩrĩ, na thayũ wa meciria. Angĩkorwo wĩna maũndũ macio, ngagĩthiĩ nambere, angĩkorwo ndũrĩ, ngatigana na wĩra ũcio hau hau. Wa kerĩ, nĩ ũgima wa mwĩrĩ. Angĩkorwo wĩra ũcio nĩ ũgũkorwo na maũmĩrĩra moru thĩinĩ wa mwĩrĩ wakwa, ndiũrutaga. Akorwo nĩmega, nĩ ngũũruta. Na wagatatũ na wa mũico nĩ kũrora kana wĩra ũcio wĩna cũcio kana hihi thutha wa mĩaka ikũmi kana wĩra ũcio nĩ ũgũkorwo-ho, angĩkorwo ndũgũkorwo-ho, niĩ ndiũrutaga, na angĩkorwo ũgũkorwo-ho thutha wa mĩaka mĩrongo ĩrĩ, thutha wa mĩaka mĩrongo ĩtatũ, ngathiĩ nambere kũruta wĩra ũcio.

Marũa ma gũkua kana marũa mangĩ omothe, no tũhote kũmamũkĩra thĩinĩ wa wabici itũ ya kaũntĩ. Na hihi maũndũ marĩa mũndũ abatarainie nĩmo, nĩ maũndũ marĩa makoniĩ irũa rĩu rĩrĩa ũrenda. Kwa mũhiano akorwo hihi nĩ mũndũ wanyu ũkũĩte, nĩ ũbataraga gũkorwo na irũa rĩake rĩa gũciarwo, thibitarĩ kũrĩa akomire, mocarĩ kũrĩa akomire, maũndũ tamau. Angĩkorwo hihi nĩ marũa ma wĩra kana kũhikania, mũndũ nĩ abatiĩ gũgĩkorwo na mũndũ ũrĩa arakĩhikia, kana no nginya angĩkorwo ena mũciari, kana aciari a mĩena yeri, na nonginya hakorwo na hena mũndũ ya gatatũ, ũrĩa etagwo mũira nĩgetha maũndũ maya makĩagĩrĩre.

Gũithambĩra niĩ ndiũĩ gũĩthambĩra wega, kwoguo ndirĩ ndahota gũteithia mũndũ gũĩthambĩra. No nĩ ngeragia mũno tondũ kĩrĩa ngoragwo nakĩo nĩ guoya wa maai mahehu, kana hihi gũgĩtonyerera angĩkorwo twĩ rũĩ-inĩ. No rĩu tondũ ndĩmũndũ mũgima nĩ ngũhota kũrĩha, harĩa hihi ngũrĩha ta ciringi magana merĩ, na hote gũĩthambĩra. Na angĩkorwo ndikĩũĩ, nĩ gũkoragwo na andũ arĩa akuonania gwĩthambĩra ndĩmũrĩhe hihi mangĩ merĩ mabundithie.

Ũndu ũrĩa ũtuĩkaga wa kũhũthĩra ihinda iraya, nĩgetha mũndũ one marũa o mothe thĩiniĩ wa thirikari citũ cia kaũntĩ nĩ gũkorwo atĩ, ũngĩkona wobithaa ũrĩa ũbataire kwonwo nĩ ũkoraga warĩte laini kahinda kanene mũno. Kwa mũhiano, angĩkorwo mwana nĩ aciarirwo na ndoeirwo iratathi rĩake rĩa gũciarwo hĩndĩ ĩyo aciarirwo, nĩ ũkũroga hĩndĩ ĩrĩa rĩrabatarĩkana nĩ ũkoraga kwĩna laini nene mũno mũno mũno, ũguo mũndũ nĩ ahũthagĩra mathaa maingĩ. Na ũndũ ũrĩa ũngĩteithia nĩgetha gũcenjia, ũguo kũhana nĩ kũhingũrwo wabici itiganĩte thĩinĩ wa o itũũra, o itũũra, o itũũra, hihi gwa chibũ, chibũ akorwo atĩ nĩ arahota kũheana maratathi maya na njĩra ya raithi.

Maũndũ marĩa ingĩka, kana makinya marĩa ingĩtacũkia nĩgetha motungata marĩa ndĩraheyana thiinĩ wa itũra rĩakwa makorwo marĩ mega, wambere nĩ gũtigĩrĩra atĩ indo iria ciothe cirabatarania, indo ta tũramũ, maratathi, macini iria ĩibatarani ciĩkuo, kũu ndĩrarutĩra wĩra. Nĩgetha o mũndũ oka ngatigĩrĩra nĩainũka ena kĩhonia gĩake thĩinĩ wa mũhuko wake.

Macibũ na athuri a itũra nĩo kaingĩ makoragwo makĩũrio kana hihi nĩmoĩ mũndũ ũrĩa ũrenda marũa macio marenda kũheyanwo. Na ihinda rĩrĩa rĩhũthĩkaga gũĩka ũndũ ũcio norĩkorwo rĩgatagatĩ ka wiki igĩrĩ, nginya thikũ mĩrongo ĩrĩ na inyanya. Thĩinĩ wa kahinda kau, nĩguo mũndũ aheyagwo marũa make, kana hihi no maharĩrĩrio na njĩra ya narua, angĩkorwo ũndũ ũcio ũrenda gwĩkwo nĩ ũndũ wa hinahi.

Maũndũ marĩa ingĩendekithia thĩinĩ wa kũagĩrithia kuoya marũa ma ũhiki, nĩ atĩ wa mbere, mũndũ ndagabataranie nĩgũkorwo akĩrehe maũndũ maingĩ marĩa mabaraga, hihi ta mbia ciganaona nĩ andũ nĩ tondũ atĩ wa kũharĩrĩria maratathi mau. Kana hihi andũ atĩ no nginya mũndũ akorwo ena mũhũnjia, anga mũndũ wa, anga akorwo na maũndũ marĩkũ. Maũndũ macio mothe maninwo. Angĩkorwo mũhikania na mũhiki meho, nĩ manengerwo marũa mao mathiĩ mageke ũhiki wao.

Marũa ma kĩhiko mũndũ abataire gwĩka maũndũ maigana ũna. Wa mbere, angĩkorwo mũndũ ũcio ndathire kanitha, athiĩ kwa wabici ya mũnene wa watho ĩrĩra ĩkuhĩrĩirie, nĩ ekũruta kĩgĩna gĩa ciringi ngiri mĩrongo ĩtano kuma ciringi ngiri ithano, mbere -inĩ ciarĩ ngiri ithano, no ũrĩa wĩho thaa ici agĩũka akĩruta kuma ngiri ithano nginya ngiri mĩrongo ĩtano, ũndũ wa kerĩ, nonginya mũndũ ũcio akorwo arĩ na mũndũ wake, angĩkorwo nĩ mwake akorwo na mũirĩtu, angĩkorwo nĩ mũirĩtu akorwo na mwanake, na gwĩka ũguo gũbataraga oerĩ mathiĩ kũu, kana hihi angĩkorwo megwĩka ũndũ wa kanitha, eh mũhunjia wao nĩ ekũmatangĩkĩra kũu kũngĩ.

Niĩ namba ĩyo ya Huduma, ya hĩndĩ ya mũgathe Uhuru Mũigai wa Kĩnyatta, nĩ ndeyandĩkithirie na hĩndĩ ĩyo ndarĩ kaũntĩ-inĩ ya Tharaka Nithi kũrĩa gwĩtagwo Chuka. Mawega o mothe ndionete wega ũrĩkũ o wothe, tiga ũru mũingĩ mũno kuumana na kũĩyandĩkithia o kũu. Na ũru ũcio nĩ atĩ, kĩgĩna kĩnene mũno gĩa thirikari nĩ kĩahũthĩkire gũtabarĩra ũndũ ũcio, mbirioni cigana ona nĩciahũthĩkire, naicio nĩ mbeca cia Wanjikũ, o Wanjiku ũrĩa ũtarĩ na thibitarĩ narĩ bara. Narĩkorwo ! Cingĩakĩte thibitarĩ, kana ithiĩ ikarĩhĩre ciana ciene thukuru.

Maũndũ marĩa macangĩire namba cia Huduma kwaga kũhũthĩka, nĩ atĩ, wa mbere ĩyo rarĩ o njĩra ya arĩa me thirikari-inĩ kũĩyamũrĩra na kuoya indo, na na kũmemenda, na kuoya indo ciene iria matabatiĩ moye. Ũguo namba ĩyo ona andũ meyandĩkithia arĩa meyandĩkithirie taniĩ. Gũtirĩ handũ o hothe ona harĩkũ ndĩndahũthĩra namba ĩyo. Ũguo ũcio nĩ ũitangi wa mbeca nyingĩ mũno na arĩa mekire ũguo matongoretio nĩ mũgathe Uhuru Mũigai wa Kĩnyatta, mabatie macokie mbeca iria mahũthĩrire gũĩka ũndũ ũcio.

Aya maroneka nĩ andũ marĩ igoti-inĩ kana hihi mehandũ icirĩro-inĩ, na nĩ maroneka, ũmwe ũrĩa ũraria nĩ aroneka nĩ ta ũndũ arageria gũteterithia, hihi arũgamĩrĩire mwohwo, kana mũndũ ũrĩa ũthitangĩtwo. Andũ aya nĩ mateithagia mũno hĩndĩ ĩrĩa mũndũ emũnyite. Tondũ nĩ mateithagia gũtaũkwo watho, kana kũmenya ũrĩa abatiĩ gũĩka kana ũrĩa atabatiĩ gũĩka. Koguo andũ aya nĩũndũ wa ũhĩgĩrĩru wao maũndũ-inĩ megiĩ watho, eh nĩo mahotaga gũteithia mũndũ gũtaũkwo maũndũ ma watho.

Ũndũ ũrĩa ũkaga thĩiniĩ wa meciria makwa nĩ kuona wabici ĩno ya mũtũmia wa mũgathe wa bũrũri kana mũtongoria wa bũrũri wĩra ũrĩa angĩhota kũruta na kĩgĩna kĩrĩa athukagĩrwo nĩ mbunge ya bũrũri, atĩ kĩgĩna gĩkĩ nokĩhũthĩke gwĩka maũndũ matiganĩte thĩiniĩ wa bũrũri witũ na kĩgĩna gĩkĩ kĩhote gũtaithia na gũkinyĩra andũ arĩa magĩbataire mũno hihi ta andũ ethĩ ona andũ arĩa akũrũ.